Mokuongo iyudo ni japuonj pok omi tiegruok moromo, eyor tiyo gi mbui kaka onyalo puonjo nyithindo winj wach ma owacho kata winj gima japuonj puonjo eyo makare. Koro tiegruokno en achiel kuom gik ma japuonj kale kata achiel kuom thagruok ma japuonj neno sama otiyo gi yor mbui ma nyasani. Mar ariyo gigi dwaro teko mar sitima nikech odhi tiyo gi gik molos gi lwet dhano. Sama japuonj puonjo nyathi eyor mbui, nyaka wabed gi gik machalo kaka simu to simu ni dwaro ni nyaa obed gi mach koro ka japuonj nitie kama sitima oonge to japuonj biro yudo pek sana mondo opuonj nyathi. Mar adek, en ni ong'ue yamogi sani ma watiyo gi ong'ue yamo ma nyasani to bechgi ok en bei moyueyo koro iyudo ni japuonj mondo ogol pese e ofukone mondo onyiewgo kata ong'ue yamo manyalo konye e tijni seche moko be ineno ka japuonj neno matek kanyo. Koro japuonj kose ng'eyo ber gigi, ber puonjo nyathi gi mbui obiro yudo kanitie yot moro moyudo nitie gik ma japuonj nyalo nyiso nyathi e mbui nkaluwore ni kaluwore ni gik monego bed ni onyiso nyathi, onge e sikul to gin e mbui koro oyudo ka japuonj yudo yot. Koro japuonj kosepuonji ma omi tiegruok maber eber tiyo gi mbui, japuonj kata en owuon ok obi neno sida kuom nyiewo ong'ue yamo mobiro puonjo go nyithindo kata gimoro amora ma nyalo konye epuonjo. Koro an kian to , puonj no ber kendo

Chiemoni iluongo ni marieba. Ka osegole e puodho to ipoke mondo ogol poteno kosegol pote to imoye e chieng' mano kose ng'ade matindo tindo imoye e chieng' mondo otuo. Ka osetuo to nyongo gima iluongo ni nyongo dhi mbele. Inyonge mondo obed matindo tindo tindo tindo tindo tok mano ichako imoye e chieng' e ndalo ma nyalo romo adek kata ang'wen kamae kasto iriwe koda bel kata inyalo riwe koda kal to itere e masin mondo oreg orege e mondo olokre mogo. Koro mogoni inyalo ti kode e nyuka inyalo tedo kode nyuka manyo mogo moriw koda kal inyalo ted kode nyuka. Ka ok kamano inyalo tiyo kode etedo kuon. Kopogore gi mani mariewani inyalo ti kode kaka chiemo. Ka osegole e puodho to iluoke maber to ipoke. Ka osepoke to ing'ade matindo tindo to ichuake, tok chuake to ichiele koda nyanya ngama ohero nyanya nyalo chiele koda nyanya kaok kamano be inyalo mana chame kaka en no. Koro en chiemo maber kabisa. Opure nyansa kuonde mathoth kabisa kendo okonyo oganda. Kama oduma ok nyal yudore en ema inyalo ti kode mo do obed kaka mogoma dhano nyalo chamo.